Irio cia ngwacĩ nĩ ikĩrĩ mĩharirĩrie mĩingĩ rĩu, tondũ maũndũ no marathiĩ makĩandandũkĩte. No ũmĩharĩrĩrie ĩrĩa ĩkĩũĩkaine mũno na ngwacĩ, nĩ haría mũndũ akĩoyaga ngwacĩ ta icio, ũgagĩkorwo ũgicithambia na ũgacoka ũgakorwo ũkĩhagĩra nyũngũ ĩríkĩrĩ na maĩ nĩgetha ũgagĩcamũkia ngwacĩ icio. Wakĩrĩkia gucamũra ngwacĩ ĩyo, mũndũ aikaraga na kahiũ, ũgaikara ũkĩroraga ndĩgagĩkorwo rĩngĩ na rĩngĩ igĩkĩhĩa mũno ituĩke niciakĩmotoka. Wakĩigua nĩ iratheceka na kahiu, mũndũ niagĩteng'ũraga ngwacĩ icio, agagĩkerũra maĩ, ũgacoka ũgakĩũnũra makoro, na kũrenganga tũnini nĩgetha andũ magĩkorwo makĩrĩa.

Rĩrĩa mũndũ aragĩkorwo akĩrĩma irio cia njũgũ karanga, nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ irio njega mũno. Na cio mũndũ agĩkoragwo agĩtegũrithia mategũ kũrĩa mũgũnda-inĩ, na wategũrithia mategũ ũgagĩcoka ũgetha njũgũ karanga ĩrĩa ĩtakĩrĩ ngarange, ĩrĩa ikĩendagio kũrĩa thoko-inĩ kaingĩ na kiro. Ũgagĩũka ũgagĩikia mbegũ ta icio cia mbegũ cia njũgũ ta ĩyo, ĩkírĩ ta ĩmwe kana ikĩrĩ igĩrĩ thĩinĩ wa irima rĩmwe. Ugacoka ũgagĩthika, na warĩkia gũgĩthika, na gũkĩrĩmĩra njũgũ ĩno ,na kũmĩheaga maindo marĩa maragĩbatarania. He indo ta thumu, he indo ta maĩ, njũgũ ĩno nĩcokaga ĩgagĩkũra na ũgakorwo ũkĩmĩhe ihinda rĩa mĩeri ĩigana ũna, nĩgetha ũgagĩthiĩ ũgacimunya na ũgakĩgetha njũgũ ciaku.

Rĩu thikũ ici, andũ nĩ maragĩkorwo magĩthondeka indo itiganĩte. Indo iria maragĩkorwo rĩngĩ makĩrongoreiria ũhoro wa gũkĩnyua. Wahota gũgĩkora andũ magĩthondekete nginya juice ya indo ta igwa, magagĩtukania na indo ingĩ nginya ta makorobia kana matunda mangĩ ma mĩhĩrĩga. Na magagĩcoka juice ĩgagĩkĩrwo ĩgĩkĩrwo kũndũ cuba-inĩ, nĩgetha atĩ andũ rĩrĩa magũgĩkorwo magĩgĩtũngana kana harĩa marĩgĩkowo magĩgĩcokereria na mũciĩ, nĩ marĩgĩkoragwo makĩnyua juice ta ici. Nĩ amu, yagĩtukanio mĩthemba ya matunda maingĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ndawa ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithia mwĩrĩ nagũkĩhe mwĩrĩ hinya.

Andũ a kũũrĩa icagi-inĩ kana kũria gũgĩkĩrĩ na migũnda mĩnene, makĩrĩa kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na ũgunyu mũnene kana indo ta maĩ. Andũ nimakoragwo makĩrĩma indo ta ndũma. Ndũma nĩ ikoragwo ikĩrĩ irio iria ikoragwo ikĩendekete mũno nĩ andũ aingĩ. Na ndũma ndĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ na hinya ũhoro wa mũndũ gũkorwo akĩmĩkũria. Ndũma mũndũ akoragwo agĩetha kĩndũ gĩgĩtagwo mwaũ. Wagĩetha mwaũ ũgacoka ũgakorwo ũgĩtegũrithia itegũ kũrĩa tĩĩri-inĩ. Itegũ rĩa kuuma o kĩndu nuthu biti, kana kũringana na ũría mwaũ waku ũkĩigana. Na wagĩtegũria itegũ rĩu, mũndũ nĩagĩcokaga agakĩhanda mwaũ ũcio wake, na ũgaĩkorwo ũgĩkĩrenga mahuti maguo, nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩruta ihuti rĩngĩ. Wakĩũrenga, mũndũ nĩ agĩtiganaga na mwaũ ũcio ũgagĩtuĩka wa gũgĩkũra nĩgetha ũgagĩcoka gũgĩgĩthiĩ ũgakĩenja ndũma.